Kĩndũ kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha, nĩ tũrona andũ aya nĩ marũgamĩte na nĩgetha matuĩke a kũhũrwo mbica na nĩ tũrona atĩ nĩ marĩ na indo cia mĩgũnda, kwona atĩ mena nginya marigũ, na nginya mababaĩ, na kaingĩ nĩ ũkoraga andũ aya nĩ maumĩte kũndũ kĩmwe na magatuĩka andũ a gũthondeka gikuendi, kĩrĩa mokaga hamwe ta andũ na magatuĩka nginya a kwonia andũ indo iria matuĩkaga gũkũria mĩgũnda-inĩ yao ĩrĩa menayo na nĩ matuĩkaga agũteithia arĩmi arĩa marĩmaga kwona atĩ nĩ matuĩkaga akũmathomithia ũhoro wĩgie nginya ũrĩa mangĩthondeka mĩgũnda yao, na nĩgetha ũtuĩke wa kũruta irio njega na irio ciĩ na riri, na kwona atĩ nginya nĩ mathomithagia andũ ũrĩa magũthondeka mĩgũnda kana indo iria mekũhũthĩra mekĩre nginya irio-inĩ ciao, na nĩgetha mũndũ atuĩka wa kũhanda irio ta ici nĩ atuĩkaga wa kwona irio ciĩ na riri na ningĩ we wĩta mũrĩmi okorwo indo nĩ nyingĩ, nĩ ũtuĩkaga wa kwendia na wakorwo wendia nĩ ũtuĩkaga wa kwona mbeca iria igũteithagia kũhingia mabataro maku, kana ona kũgũra mĩmera ta ĩno na ũgatuĩka wa kũmĩcokia mũgũnda-inĩ waku.

Nĩ tũrona atĩ mbica-inĩ ĩno nĩ tũrona atĩ mũndũ ũyũ nĩ mũrĩmi, kwona atĩ nĩ atuĩkĩte atĩ nĩ kũrĩma ararĩma mboga, na nĩtũrona ũrĩa atuĩkĩte wa gũthondeka mũgũnda wake na mũbango mwega na nĩgetha atuĩke wa kũhanda o handũ , o handũ. Na mboga ici mũrĩmi nĩ atuĩkaga wa gũcihanda kwona atĩ kaingĩ cikoragwo ciĩtambegũ iria mũndũ athiaga kũgũra duka-inĩ no gatuĩka wa gũthiĩ kũhanda mũgũnda-inĩ waku nanĩ ũkoragwo ũtarĩirio nĩ ũria ũbatie nĩ gwĩka, na wĩra ũyũ nĩ ũkoragwo wĩ mũingĩ kwona atĩ ũndũ wa mbere nĩ wagĩrĩirwo nĩ gũthondeka mũgũnda, na nĩgetha wa tuĩka atĩ nĩ ũrathiĩ kũhanda mbegũ ta ici cituĩke wa gũkũra na riri mwega na cigatuĩke nginya cia kũrĩra thĩ kwoguo rĩmwe nĩ ũkoraga ona mũrĩmi ta ũyũ nĩ ambagia na gwĩkĩra thumu kũrĩa atukanagia na tĩri ucio na nĩgetha agatuĩka atĩ nĩ aharĩrĩria mũgũnda ũcio wathiĩ kũrĩma na nonginya rĩngĩ ũtigĩtĩre atĩ kĩmera kĩrĩa ũratuĩka wa kũhanda nĩ kĩa mbura kwona atĩ no nginya atĩ ũtigĩrĩre nĩ waitĩrĩria maĩ okorwo gũtirĩ na mbura, na nĩgetha ũtuĩke atĩ nĩ ũrabundithia mũndũ gwĩka ũndũ ũyũ nĩ wagĩrĩirwo gũkorwo na ũmenyo, na ũgĩ mũingĩ kwona atĩ ti wĩra mũhũthũ nonginya ũkorwo ũkĩmenya ũrĩa ũgwĩka.

Ũndũ ũyũ nĩ ũkoragwo n bata mũno rũrĩrĩ-inĩ rũrũ ruitũ, kwona atĩ nĩ tũrona atĩ, nĩ macini matuĩka a kũmĩiga mũgũnda-inĩ wao na nĩ tũrona atĩ marĩ andũ aingĩ kwona atĩ nĩ gũkoragwo na andũ arĩa makoragwo na ũgĩ mũingĩ na ũmenyo wĩgie macini teno na nĩ ho andũ acio mokaga, agũka gũcimba nginya marima na magatuĩka a gwĩkĩra baibo, kĩrĩa mĩberethi ĩno yao na nĩgetha mũgũnda ũyũ ũtuĩkĩte atĩ nĩ ũratuĩka wa kũgĩa na maĩ hakuhĩ na maĩ maya nĩ matũmĩkaga mũgũnda, kwona atĩ nĩ matuĩkaga atĩ nĩmo rĩrĩa gũtarura kana kĩmera ti kĩa mbura, nĩ ũkoraga atĩ maĩ maya nĩ magũtuĩka nĩ magũitwo mũgũnda-inĩ ũyũ, kwoguo rĩrĩa mũrĩmi atuĩka wa kũhanda irio ciake nĩ cia gũtuĩka cia gũkũra kwona atĩ nĩ araitĩrĩria na ningĩ ona maĩ maya nĩ matuĩkaga ma gũtukania rĩrĩa andũ matuĩkaga a kũhũthĩra dawa mũgũnda-inĩ, iria cituĩkaga wa kũnina mĩrimũ ĩrĩa ĩkoragwo mũgũnda-inĩ wa mũrĩmi, kwoguo maĩ maya nĩ makoragwo me mabata mũno na ũndũ wa gwĩkĩra macini ta ici mũgũnda-inĩ ta ũyũ nĩ ũkoragwo wa bata mũno, kwona atĩ mũrĩmi ndakoragwo na meciria mangĩ ma ũrĩa akwona maĩ kwona atĩ maĩ marĩo mũgũnda.

Ũndũ ũyũ ũkoragwo wĩ wabata mũno, gwĩka rũrĩrĩ-inĩ rwitũ, kuona atĩ nĩ tũrona atĩ ũyũ nĩ mũtumia ũnyitĩte mũtĩ, na arenda kũũhanda, na gwĩciria andũ aya nĩ anene kana atongoria a kũndũ gũkũ, kuona atĩ anene nĩ matuĩkaga agũka hamwe na magatuĩka akũhanda mĩtĩ matũra-inĩ mao, na mũtĩ ũcio kaingĩ nĩ ũtuĩkaga wa gũkũra na ũkaneneha, kogwo mũtongoria ta ũyũ, nĩ atuĩkaga wa kũririkanwo kahinda manene, na kuona atĩ ona nĩ atuĩkaga wa e gũikara tarĩ we kĩonereria kĩa andũ, na nĩgetha atuĩke atĩ nĩ aronia andũ ũrĩa magĩrĩrwo nĩ gwĩka, kuona atĩ nĩ ũkoraga atĩ gũkoragwo na kũndũ gũtarĩ na mĩtĩ, kogwo we ta mũtongoria ũngĩtuĩka atĩ nĩwe ũratuĩka wa kũgacĩrĩria andũ kũhanda mĩtĩ, nĩ ũkoraga atĩ andũ arũrĩrĩ rwaku, nĩ matuĩkaga a kwĩyumĩria, na magatuĩka akũhanda mĩtĩ, kuona atĩ we ta mũtongoria wao, nĩ ũratuĩka wa kũmonia njĩra ĩrĩa njagĩrĩru, ya gwĩikara na mĩciĩ yao, na ũrĩa ngina magĩrĩirwo nĩ kũhanda mĩtĩ, kuona atĩ mĩtĩ ĩkoragwo na mabataro maingĩ mũno, kuona atĩ ona nĩ ĩtuĩkaga ya kũgucĩrĩria mbura.

Mbica inĩ ĩno nĩtũrona atĩ handũ haha hena gĩko kĩingĩ mũno , kũona atĩ nĩtũrona gĩko mĩthemba yothe, atĩ nginya kwĩna makũnia kwĩna nginya cũba na nginya atĩ nĩtũrona kwĩna maratathĩ na haha nĩ tũrona atĩ kwĩna mũmera ũrĩa ũtũĩkĩtĩ atĩ nĩ ũmerete gatagatĩ wa gĩko gĩkĩ gĩothe na ũyũ nĩ ũndũ wa magegania kũona atĩ nĩ hĩnya mũno ũkore kũndũ ta gũkũ gũgĩkũra indo ta ici kũona atĩ tĩri nĩ ũkoragwo ũmbĩkĩtwo nĩ maratathi maya kana ona ngĩna makũnia ta maya nanĩmatwĩkaga atĩ nĩmaragĩrĩrria atĩ mĩmera ĩrĩa ĩ thi ĩtwĩke ya gũkũra na ĩgatwĩka atĩ ya gũthĩrĩra thi no haha nĩ tũrona atĩ mũmera ũyũ nĩ ũtwĩkĩte wa kũrũa na indĩ ici ciothe kũona atĩ ona cũma ici no cirĩigĩrĩrie nĩ cirigagĩrĩria mũmera ta ũyũ gũkũra, no nĩ tũrona atĩ mũmera ũyũ nĩ ũtwĩkĩte wagũkũra na ũgatwĩka nginya wĩ mũnene mũno na wĩna riri.

Ũndũ ũyũ nĩ ũkoragwo na bata mũno rũrĩrĩ inĩ rũrũ rwĩtũ, kũona atĩ nĩ tũrona atĩ aya nĩ arũtwo na nĩtũrona atĩ maikarĩte handũ hamwe na ngwĩcirĩa ũyũ nĩ mũgũnda wa thũkũrũ yao kũrĩa atĩ o thũkũrũ o thũkũrũ nĩ ĩkoragwo ĩigĩte kamũgũnda ga thũkũrũ harĩa arũtwo nĩgũthiĩ gwĩka maũndũ marĩa marathomithio ĩrathi inĩ ciao na nĩgetha matũĩke a kũhanda mĩmera na ĩgatũĩka ya gũkũra na mũgũnda ũcio nĩ ũtwĩka wa kũmateithia kũona atĩ maũndũ marĩa marathomĩthio ĩrathĩ inĩ ciao ũgũo nogũo maũndũ umacio nomo mathiaga gwĩka mĩgũnda inĩ ta ĩyo na kaĩngĩ nĩ ũkora atĩ to o mũrũtwo kwao mena mũgũnda kũogũo arũtuwo aya nĩmokaga hamwe na magatũĩka atĩ akũharĩrĩria nginya mgũnda ũcio wao na magatũĩka akũhanda irĩo ĩrĩa magĩrĩirwo nĩkũhanda mũgũnda inĩ ũcio na ũndũ ũyũ nĩ ũkoragwo wĩ wa bata mũno kũona atĩ nĩũteithagia nginya arũtwo ta aya kũona nĩ matũĩkaga akũona atĩ maũndũ marĩa marathomithio nĩ mama na nomama mahũthĩre kũu nja wa cũkũrũ.

Haha nĩ tũrona atĩ ũndũ ũyũ wĩgiĩ ũrĩmi kũona atĩ mũndũ ũyũ nĩtũrona atĩ nĩarageria kũrĩma marigũ, na marĩgũ kaĩngĩ nĩ matwĩkaga magũthondekerwo irĩma harĩa irĩma inĩ rĩũ nĩ ũtwĩkaga wa gwĩkĩra indo ta tĩri ,thũmũ wakũ na ũgatwĩka wagũcitũkania na nĩgetha watwĩka wakũhanda marĩgũ makũ nĩmagũtwĩka nĩ magũkũra na riri na mategũthũka kana ona matwĩke makũma kũogũo mũgũndainĩ wakũ, nĩũtwĩkaga wagũthondeka marima na ũgoka ũgekĩra marĩgũ makũ haũ thĩinĩ na nongĩna nĩngĩ on wĩitĩrĩrie maĩ kũona atĩ nĩgetha ũrĩmi wakũ ũtwĩke wagũthiĩ wega no nginya ũtwĩke wĩna na maĩ na nĩgetha ona tĩri ũcio ũkorwĩ wĩ mũnorũ kũogũo watwĩka wagwĩka ũgũo marigũ makũ nĩ matwĩkaga magũkũra na riri mwega na nĩgetha ũtwĩke wa kũrũta mũnndũ gwĩka ũndũ ũyũ no nginya ũmũtarĩrĩe ikinya gwa ikinya na nĩgetha ndagatwĩke wa kũrũga ikinya rĩmwe kũona atĩ angĩtwĩka wa kũraga marigũ make matigũtwĩka magũkũra na riri.

Haha nĩtũrona atĩ kũrĩ na arũtwo kũona tĩ nĩmekĩrĩte ngũo ciao cia thũkũrũ na nĩtũrona atĩ kwĩna mũndũ arũgamĩte mbere yao na ngiwĩciria mũndũ ũcio nĩ mũratani harĩa kaingĩ nĩũkora arũtwo ta aya nĩ matwĩkĩte akũrehwo kũndũ tagũkũ tũrona nĩ mũtitũ kana ona mũgũnda wa mũndũ na nĩmakwĩkaga agũthomithĩrio gũkũ kũona atĩ nĩmaratwĩka akũonio okorwo nĩ mĩtĩ marathomithio ũhoro wayo kana ona nginya mĩmera ĩrĩa mũrĩmĩa atwĩkĩte wakũrĩma kũogũo arũtwo aya nĩmatwĩkaga a kwĩyonera maũndũ maya kũona atĩ kaĩngĩ makoragwo magĩthomĩthĩrio maũndũ maya mabũkũ inĩ na makoragwo o makĩyonera mabũkũ inĩ , na rĩrĩa matwĩkaga atĩ nĩmaratwarwo nja nĩmatwĩkaga akũona atĩ maũndũ marĩa marathomithio atĩ nĩ nĩ maũndũ mama na nĩ maũndũ marathiĩ na mbere nakũhanĩka gũkũ nja kũogũo arĩmũ aya nĩmatwĩkaga akwĩrũtĩra na makarehe arũtwo aya kũndũ ta gũkũ nanĩgetha matwĩke a kwĩyonera maũndũ na ningĩ ona mathiĩ na mbere na gũthoma ũhoro wĩgiĩ mĩmera mĩingĩ kana ona ũrĩmi.

Nĩ tũrona haha atĩ ũndũ ũyũ wĩgiĩ ũrĩmi, na nĩgetha atĩ ũtwĩke nĩ ũkũhota kũruta ũrĩmi waku, na indo ici, kuona atĩ nĩ turona atĩ kaingĩ ũkoraga mũrĩmi ena mũgũnda mũnene toyũ, nĩ atwĩkaga wa kũhũthĩra macini cia mũgũnda, kana ona macini cĩa ũrĩmi, harĩa ona nĩ atwaĩkaga wa kũhũthĩra nginya indo ta ngari iria citwĩkaga wĩra wacio, nĩ gũcirehe mũgũnda-inĩ waku, na cigatwĩka cia kũrĩma, na nĩgetha ũtwĩke atĩ noũhote gwĩka ũndũ ũyũ, kana ona kũruta ũndũ ũyũ ũtegũthũkia mũgũnda, no nginya ũkorwo na ũmenyo mwĩingĩ, kuona atĩ ona macini icio nonginya ũkorwo na ũgĩ wa gũcihũthĩra, na ũmenye ũrĩa wagĩrĩrwo nĩ gũcihũthĩra, na ningĩ akorwo nĩ tũragita ta tũtũ tũtũmĩkaga nginya mũgũnda, andũ aya nĩ makoragwo mathukuru manene na magathomera ũrĩa mangĩtũhuthĩra, na ũrĩa mangĩhota gũtwarithia mũgũnda-inĩ, norĩa nginya magĩrĩrwo nĩgũtigĩrĩra atĩ ngari icio nĩcirahota gũthiĩra mũgũnda ũcio, citegũthũkia indo iria cimũgũnda, kana ona mũgũnda wa mũrĩmi, kwoguo nonginya ũkorwo na ũmenyo mwĩingĩ, kuona atĩ macini icio citikoragwo ciĩhũthu gũtũthĩra.

Nĩ getha ũtuĩke atĩ nĩ ũrahota gwĩka ũndũ ũyũ, kaingĩ nĩ wĩkoraga rĩmwe ũkĩgerera maũndũ maingĩ, kuona atĩ ona no nginya ũkorwo na ũmenyo mũingĩ, wĩgiĩ ũrĩa wagĩrĩirwo nginya nĩ gũtwara karagita ta gaka, norĩa nginya macini icio cikoragwo cigĩtwo hau thuta, ũrĩa ciagĩrĩirwo nĩ gũkorwo cikarĩte, na nĩgetha rĩrĩa ũrathiĩ mũgũnda, ũgatwĩka nginya nĩ ũrenda nginya gũthondeka mĩkaro, atĩ nĩũgũtuĩka wa gũthondeka ũtakũgiĩka. Koguo kaingĩ ũkoraga atĩ ona rĩmwe mũgunda nĩ mũnene, kana ningĩ mũgũnda ũgakora atĩ nĩ wacemania na mahiga, marĩa magiragĩrĩria macini teyo rĩmwe nĩ ĩtuĩkaga nginya ya gũthũkio nĩmo, kuona atĩ rĩmwe nginya nĩgetha atĩ ũtuĩke nĩ ũgũthiĩ ũtagũthumbũka, mũgũnda ũcio ndwagĩrĩirwo nĩ gũkorwo na mahiga maingĩ, na nĩgetha ndũgatwĩke atĩ nĩũrathondeka nĩ ũgũtuĩka wa gũthũkia macini ici. Na ũhoro wa ũmenyo naũgĩ wĩgiĩ nginya gũtũmĩra ngaari teno, kuona atĩ ona andũ nĩ mathiaga thukuru nene na magatuĩka agũthomera, na nĩgetha mũndũ atuĩke wa gũthiĩ andĩkwo mũgũnda handũ, na nĩgetha atuĩke atĩ nĩwe ũgũtuĩka wa gũtwara macini ĩno, mũgũnda-inĩ ũcio atagũthũkia kĩndũ o gĩothe.

Ĩĩ nĩ hakoragwo na bata mũno gwĩka ũndũ ũyũ, kuona atĩ nĩ tũrona kũndũ gũkũ nĩ kũrĩme na nĩ tũrona atĩ mũrĩmi ũyũ nĩ arathii akĩhandaga mĩmera yake mũgũnda-inĩ wake na ũndũ ũyũ ũkoragwo wĩ wa bata mũno. Kuona atĩ we ta mũrĩmi mĩmera yaku yatuĩka yagũkũra nĩ ĩtuĩkaga wa kũguna na ũgatuĩka nginya wa kwendia indo ta ici na ũgatuĩka atĩ nĩ ũreyonera mbeca nyingĩ. Kuona atĩ o ũrĩa ũrendia nĩ ũrona bainda na ũgatuĩka nginya wa kũgũra mĩmera ta ĩno rĩngĩ na ũgatuĩka atĩ nĩ ũramĩcokia mũgũnda-inĩ waku. Koguo ũndũ ũyũ nĩ wa bata mũno gwĩka rũrĩrĩ-inĩ ruitũ kuona atĩ andũ nginya nĩ matuĩkaga a kuona mbeca na nginya rĩrĩa andũ maratuĩka akũhanda.

Ũndũ ũyũ wĩgiĩ ũrĩmi. kuona atĩ nĩ tũrona atĩ mihuko ĩno nĩ ĩthodekagwo na nĩgetha mũrĩmi atuĩke wa kũhanda mbegu ĩrĩa arenda nĩgetha ĩtuĩke ya kũmera, na kaingĩ ũndũ ũyũ wĩkĩkaga ũhoro na mĩtĩ, nĩgetha atĩ murĩmi ũrĩa ũrahanda mĩtĩ ĩno nĩatuĩkaga wa kũhanda mbegũ icio mĩhuko-inĩ ĩno, na nĩgetha ĩgatuĩka ya gũkũra, haria nĩgetha mũtĩ ũyũ kaingĩ okorwo nĩũrenda atĩ gutũĩka atĩ nĩũrendia, kuona atĩ kaingĩ mũthemba ũyu wa ũrũmi ĩkoragwo rĩrĩa mũndũ ta ũyũ nĩarenda gũtuĩka atĩ nĩarendia mĩtĩ, kana ona mahũa, kana ona mũmera ũrĩa egũkorwo ahandĩte mũhuko-inĩ ũyũ, na kaingĩ undu ũyu nĩwĩkagwo nĩgetha rĩrĩa ũratuĩka atĩ nĩũrenderia mũndũ, nĩ egũtuĩka wa kũũkua, na agatuĩka nginya wa gũthíiĩ naguo nginya muciĩ gwake, na agatũĩka ona wa kũhanda na mũmera ũcio ũgatuĩka wa gũkũra. Kuona atĩ maratathi maya matuĩkaga nĩmo marathondeka mĩhuko ĩno ya tiĩri, nĩkoragwo makoragwo me maratathi makoragwo me mahĩtũkie, kũona atĩ wahanda atĩ maratathi macio matikũgirĩrĩa mũmera wakũ gũkũra wega. Koguo kaingĩ nĩgetha ũtuĩke atĩ nĩũraruta mũndũ gwika ũndũ ta ũyũ, no nginya ũkorwo na ũmenyo wa mũigana wa tĩri, ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ gwĩkĩra nginya maratathi-inĩ maya, na ũgatuĩka wa gwĩkĩra nginya thumu na maaĩ.

Haha niĩ tũrona atĩ andũ aya nĩ matuĩkĩte agũka hamwe na nĩ tũrona ati nĩ manyitĩte nginya maratathi maya harĩa nĩo methondekeire. Na nĩ marenda kuonania atĩ gĩkĩ nĩ kĩama matuĩkĩte agũthondeka harĩa andũ nĩ mokaga hamwe na magatuĩka agũthondeka gĩkundi na magatuĩka nĩ getha atĩ nĩ maratigĩrĩra atĩ nĩ mareka wega. Ũhoro wĩgiĩ nginya atĩ na ũhoro wa ũrĩmi, kuona atĩ andũ aya nĩ marageria kuonia andũ ũrĩa magĩrĩirwo nginya nĩ kũmenyerera gũkũ thĩ. Na ũndũ ũcio ũrĩa magĩrĩirwo nginya nĩ gũtiga atĩ andũ matirate gĩko okũrĩa guothe mangĩtee. Kuona atĩ nĩ gũkoragwo na kũndũ gũthondeke kũrĩa wagĩrĩirwo nĩ gũte gĩko gĩaku. No ũguo nĩ ũteithagĩrĩria atĩ nĩ mũrathũkia thĩ ĩno kana ona nĩ mũrate gĩko kũrĩa nginya andũ nĩ matuĩkaga nginya agũthũkia mũgunda mwega, atĩ tondũ nĩ marate gĩko ũkũrĩa marona atĩ tarĩ kwega. Na koguo andũ aya nĩ mokaga hamwe na magatuĩka atĩ nĩ maratuĩka agũtigĩrira atĩ andũ nĩ magũtuĩka akũgĩa na ũgĩ ũrĩa maratuĩka atĩ nĩ gfũthũkia marathũkia kũndũ. Na njĩra iria magĩrĩirwo kana ona mũtaratara ũrĩa magĩrĩirwo nĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩ maraũrũmĩrĩra nĩ getha matigĩrĩre atĩ nĩ mararigĩrĩria giko thĩ ĩno.

Nĩ hakoragwo na bata mũno gwĩka ũndũ ũyũ kuona atĩ andũ aya makoragwo maumĩte kũndũ gũtiganĩte kana ona no makorwo nĩ a itũra rĩmwe. Na nĩ matuĩkaga agũka hamwe na nĩ getha matuĩke akuonia nadũ ũrĩa magĩrĩirwo nĩ gũthiĩ na mbere na gwĩka maũndũ marĩa mabatiĩ. Na nĩ getha nginya thĩ ĩno gũtigatuĩke atĩ nĩ kũroma, na gikĩ gikoragwo gĩgĩkundi kuona atĩ nĩ tũrona andũ aya nĩ matuĩkĩte agũka hamwe. Na magatuĩka agũthomithia andũ nginya ũrĩa magĩrĩirwo nĩ gwĩka maũndũ ta kũhanda mĩtĩ, magĩthomithagia andũ ũhoro wa bata wa mĩtĩ. Atĩ mĩtĩ ĩyo ona nĩ ĩtũmĩkaga nginya kũgucia kĩndũ ta mbura, na nĩ getha matigĩrĩre kũndũ kwao gũtikũma na atĩ nĩ magũtuĩka nginya agũthiĩ na mbere, andũ ta aya ngina mathiĩ na mbere na kũhanda mĩtĩ matũra-inĩ mao. Na matigĩrĩre nginya atĩ andũ arĩa a mũhĩrĩga kana ona andũ a bamĩrĩ ciao, nĩ maratigĩrĩra atĩ nĩ magwĩka maũndũ ta macio. Na nĩ getha matuĩka magwĩka ũguo nĩ magũtuĩka nginya agwĩka ũrĩmi na kũndũ kwao gũtikũma.

Haha nĩtũrona atĩ mũtumia ũyũ ũkuĩtĩ mwana wake Mũgongoi-inĩ wake, nĩtũrona atĩ nĩ mũtĩ aratuĩka wa kũhanda, na nĩtũrona atĩ kũndũ gũkũ kwao gũtirĩ na mĩtĩ mĩingĩ. Na mũndũ ũyũ nĩgetha atũĩke atĩ nĩararuta ũndũ toyũ, nonginya akorwo akĩmenya bata wa indo ta mĩtĩ. Na nĩ kĩo aratuĩka wa kũhanda. Na nondirinane rita rĩa mbere ndatuĩkire atĩ nĩndeka ũndũ ũyũ, maũndũ marĩa ndagĩrĩire nĩ atĩ no nginya ũkorwo na handũ wigĩte nĩgetha ũtũĩke wa kũhanda mũtĩ waku. Na no nginya ũtigĩrĩre atĩ handũ hau hena tĩri mũnoru. Na nĩgetha tĩri waku ndũgatuĩke atĩ wĩ na tũgunyũ, kana ona tũtambi, tũtigatuĩke atĩ nĩ tũkũrĩa mũmera waku, kana mũtĩ waku, na ũtuĩke wa kũma kana ona ndũgatuĩke atĩ ndũgũkũra. koguo nĩũtigarĩra atĩ nginya nĩũrahe mũgũnda waku maĩ, na ũgaitĩrĩria mũtĩ wakũ maĩ, okorwo gũtirĩ na mbura na nĩgetha mũtĩ waku ũtuĩke wa gũkũra na riri, na nĩũkũraga nginya ũgatuĩka mũnene mũno na ũgatuĩka nginya wa gũikara, kuona atĩ mĩtĩ ĩno nĩĩtuĩkaga ya gũteithia na maũndũ maingĩ. Kuona ona ũtuĩke wa kũbura na wone ngũ, kana mĩtĩ ona nĩĩtuĩkaga ya kũguchĩrĩria mbura, kũrĩa nĩgetha gũgatuĩka atĩ nĩgũkura.

Ngwĩciria kĩndũ kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha nĩ tũrona atĩ mbica ĩno nĩ yoetwo kũndũ gũtarĩ nginya na mĩtĩ na nĩ tũrona kũndũ gũkũ nĩ kũmũ mũno, na ngwĩciria andũ aya nĩ tũrona gũkũ kwao matiratuĩka a kũnyitĩrĩra ũhoro wa nginya kũhanda mĩtĩ, kwona atĩ kũhanda mĩtĩ nĩ gũteithagia, atĩ kũndũ kũhande mĩtĩ nĩ gũkoragwo nginya na riri, kwona atĩ mĩtĩ ĩyo yahandwo nĩ tuĩkaga ya kũgucĩrĩria mbura, na nginya kũndũ kũraura nĩ ũtuĩkaga wa kũmenya, kwona atĩ gũtikoragwo gwĩkũmũ ũũ, na nĩ tũrona kũndũ ta gũkũ ũrĩmi ndũngĩtuĩka atĩ nĩ ũgũkũra wega kwona atĩ ũngĩtuĩka atĩ nĩ ũgũtuĩka atĩ wa kũhanda, mĩmera yaku ona ndĩkanaya gũkũra kwona atĩ kũndũ gũkũ nĩ kũmũ na gũtingĩtuĩka gwa gũkũria mĩmera ĩrĩa ũratuĩka wa kũhanda. Kwoguo kĩndũ kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha andũ arĩa maikaraga gũkũ nĩ magĩrĩirwo nĩ gũtuĩka atĩ nĩ marahanda mĩtĩ, kwona atĩ mĩtĩ ĩyo nĩ kũmateithia na maũndũ maingĩ tondũ ya tuĩka ya kũgucĩrĩria mbura nĩ ũgũtuĩka nginya, andũ aya nĩ magũtuĩka a kũhanda na matuĩke nginya a kũhanda mĩmera mĩingĩ thĩinĩ wa mũgũnda wao mũnene.

Maũndũ marĩa marangenia haha nĩ ndĩrakena ũrĩa ndũ aya matuĩkĩte atĩ nĩ maroka hamwe. Na nĩ tũrona ona nĩ maikarite thĩ handũ, na nĩ tũrona atĩ nĩ atumia aingĩ. Na ngwĩciria tumia aya nĩ matuĩkĩte a gũka hamwe, na magatuĩka agũthondeka gĩkundi. Na andũ aya nĩ ũkoraga ona maikarĩte thĩ ũguo nĩ makoragwo makĩrĩarĩrĩria maũndũ maingĩ ma bata kuona atĩ ona nĩ ũkoraga ngina nĩ marathomithania ũhoro wĩgiĩ nginya ũgima mwega wa mwĩrĩ, kana ona ũhoro nginya na ũrĩmi. Kana ona magakorwo atĩ nĩ marathomithia andũ ũrĩa magũtuĩka ma kuonjorothia ũrĩmi wao, na nĩ getha ũtuĩke wa kũmateithia. Na ningĩ ona nĩ tũrona atĩ kũndũ gũkũ andũ aya nĩ matuĩkĩte akũhanda mĩtĩ, na kũmĩti ĩkoragwo ĩna bata mwega mũno na bata mũingĩ. Kuona atĩ kũndũ gũkũ tondũ nĩ tũrona atĩ nĩ kũmũ mĩtĩ ta ĩno nĩ ĩtuĩkaga ya gũteithĩrĩria nginya tĩri ũcio wao ndũgatuĩke atĩ nĩ ũgũkuo. Na ningĩ ona nĩ ĩteithagia nginya kũgucĩrĩria mbura, koguo ona kũndũ gũkũ ona nĩ ũkoraga nĩ kũraura ona kũmĩte ũũ. Na rĩrĩa gwatuĩka gwa kura nĩ ũtuĩkaga wa gũteithĩrĩria uhoro na ũrimi wao.

Mbica-inĩ ĩno nĩ tũrona atĩ kwĩna makũnia maingĩ na nĩ tũrona ũrĩa matuĩkĩte nginya magũbangwo na ngina nĩ matuĩkĩte makuohwo wega hau igũrũ ũndũ matangĩtuĩka atĩ nĩmakuohoka. Na tondũ nĩ tũrona ati makonia maya mabangĩtwo mũgũnda-inĩ ngwĩciria maya nĩ magetha mamũndũ. Mũrĩmi nĩ atuĩkĩte wa kũhanda indo ciake na ngwĩciria cigakinya nginya hĩndĩ ya kũgetha na ngwĩciria mũrĩmi ũyũ nĩ atuĩkĩte atĩ nĩ athiĩte nginya mũgũnda-inĩ wake na agatuĩka wa kũgetha. Na nĩkĩo atuĩkĩte atĩ thaa ici nĩ atuĩkĩte wa kuoha magetha make wega, na nĩ ngwĩciria no ĩkorwo atĩ nĩ gũtwara aratwara thoko kana ona nĩ gũtwara aratwara gwake nyũmba. Na kũringana na ũrĩa ciohetwo mũndũ ngwĩciria atĩ nĩ gũcitwara aracitwara thoko citiganĩte. Na nĩ getha atigĩrĩre atĩ nĩ enderia agũri ake wega, na atĩ nĩ ciatuĩka ciakũmakinyĩra wega citagũthũka.

Nĩ hakoragwo na bata mũno gwĩka ũndũ ũyũ, kuona atĩ nĩtũrona atĩ aya nĩ andũ mokĩte hamwe na magatuĩka a gũikara thĩ. Na andũ aya nĩmatuĩkaga a kũrĩyanĩra kana ona kũyuanĩra hamwe makĩaragia maũndũ matiganĩte. Na nĩtũrona ona no makorwo atĩ nĩ atongoria a itũra rĩtiganĩte kana ona no akorwo nĩ atongoria maumĩte kũndũ gũtiganĩte kuona atĩ bũrũri ũyũ nĩ mũnene. Koguo nĩũkoraga atĩ andũ aya nĩmaroka hamwe, na magatuĩka a gũikara thĩ na magatuĩka a kwaranĩria maũndũ matiganĩte. Na no gũkorwo ona nĩkuonjorithia marageria kuonjorithia ũhoro nginya na ũrĩmi harĩa ta andũ aya nĩmatuĩkaga a gũikara thĩ na makamenya nginya ũrĩa mangĩtuĩka okorwo nĩ gũteithia arĩmi tao. Magatigĩrĩra atĩ nĩmamateithia na indo iria marabatara na no matuĩke nĩmaramahe macini iria cikũmateithĩrĩria matuĩke a gũthiĩ na mbere na gũkũria ũrĩmi wao.

Nĩtũrona atĩ haha andũ aya me handũ mũgũnda-inĩ, na ngwĩciria andũ aya mokĩte hamwe nĩgetha matwĩke atĩ nĩmarahanda mĩtĩ itũra-inĩ rĩrĩ rĩao kuona atĩ nĩmaikaraga ta kĩonereria kũrĩ andũ a itũra, na nĩgetha andũ a itũra matuĩke atĩ nĩmarahanda indo ta mĩtĩ miciĩ-inĩ yao harĩa meragwo atĩ o mũndũ o mũndũ bamĩrĩ-inĩ ĩyo nĩ agĩrĩirwo nĩkũhanda onakorwo no mũtĩ ũmwe kuona atĩ nĩmakoragwo nginya magĩthomithio bata wa mĩtĩ ta ĩo na nĩgetha ona ĩteithĩrĩrie matũra mao ona kana kũrĩa andũ maraikara gũtigatuĩke atĩ nĩgũkũma tondũ gũitirĩ na mbura, na nĩgetha ona akorwo kwĩna arĩmi matuĩke a gũthiĩ na mbere na kũruta wĩra wao wa ũrĩmi mategũthumbũka na ũrĩa mekuona maĩ kuona atĩ nĩ gũkura. Kũoguo ngwĩciria andũ aya mokĩte hamwe na nĩ mĩtĩ maratwĩka a kũhanda.

Nĩ tũrona atĩ rori-inĩ ĩno nĩ ĩihũrĩte mĩmera ĩrĩa ĩkoragwo ĩigĩtwo tũmĩhuko-inĩ tũtũ na ngwĩciria ĩno nĩ mĩtĩ. Harĩa ĩtuĩkaga atĩ nĩ ĩrarutwo kũndũ kũmwe ĩgĩtwaragwo kũndũ kũngĩ na nĩ getha ĩtuĩke ya gũthiĩ kũhandwo. Na kaingĩ ũndũ ũyũ wĩkagwo rũrĩrĩ-inĩ ruitũ rĩrĩa ũrakora atĩ nĩ mũraheo mĩtĩ ĩrĩa mwagĩrĩirwo nĩ kũhanda na atongoria nĩ matuĩkaga akũmarehera mĩtĩ ĩno o kũrĩa mũrĩ na nĩgetha we ta mũndũ wa tũra, nĩ mũtuĩkaga agũthiĩ kũndũ ta kũu na mũgatuĩka agwĩcagĩrĩra mĩtĩ. Na nĩ getha mũthiĩ mũhande mĩciĩ-inĩ yanyu. Na ũndũ ũyũ ukoragwo wĩ wa bata muno kuona atĩ mũndũ kĩũmbe nĩ akoragwo athomithĩtio bata wa mĩtĩ na ũrĩa ĩgũteithia rũrĩrĩ ruitũ. Koguo ũndũ ũyũ wĩkagwo rĩngĩ rĩrĩa ũrakora atĩ ona mũtongoria nĩ arathiĩgũcera kũndũ, nĩ atuĩkaga wa gũthiĩ na mĩtĩ na nĩ getha onake atuĩke wa kũhanda. Kuona atĩ nĩ egũkorwo aikarĩte ta kĩega kĩa andũ arĩa a itũra rĩake na andũ arĩa matuĩkĩte akũmũcagũra.

Maũndũ ma kũngenia haha nĩ maingĩ kuona atĩ nĩ tũrona mũtumia ũyũ nĩ anyitĩte ngaĩra ĩno. Na ngwĩciria kũndũ gũkũ andũ aya nĩ makoragwo na ngamĩra ciao, harĩa nĩ matuĩkaga agũtigĩrĩra atĩ nĩ maronjorithia ũrĩmi. Kuona atĩ ngamĩra ici nĩ cituĩkaga cia kũmateithia na maũndũ maoingĩ. Kuona atĩ ona nĩ cituĩkaga ona rĩmwe nĩ cikinyaga handũ na cigatuĩka nĩ cirathĩnjwo na andũ magatuĩka agíĩka hamwe na makarĩanĩra nyama. Na ningĩ ngamĩra nĩ citeithagia nginya gũkua mĩrigo, rĩmwe nĩ cituĩkaga cia kũigĩrĩrwo mĩrigo na cigakua. Na mũndũ nĩ atuĩkaga wa kũruta mĩrigo yake kuma kũndũ kũmwe gũthiĩ kũngĩ. Kuona atĩ ona no citeithie okorwo wee wĩ ta mũrĩmi, ũngĩkorwo atĩ nĩ ũracirĩithia nĩ ũtuĩkaga atĩ nĩ cigũgũteithia rĩrĩa ũrenda gũkinyia indo mũgũnda. Kana ona rĩrĩa ũratuĩka atĩ nĩ ũragetha hau nĩ cituĩkaga ciagũgũteithia, kuona atĩ nĩ cituĩkaga ciagũkua magetha maku kuma mũgũnda-inĩ waku na cigagũkinyĩria gwaku mũciĩ wega.

Kĩndũ kĩa mbere kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa, ndona ũndũ ũyũ , ngwĩciria andũ aya atĩ nĩmatwĩkĩte agũka mũgũnda-inĩ ũyũ wao, harĩa maratwĩka agwĩka atĩ nĩmararuta wĩra wa ũrĩmi ,na nĩ mokaga kũrora mĩmera yao ĩrĩa matwĩkĩte akũhanda, na hau nĩmatwĩkaga nginya okorwo nĩkũrĩmĩra, makamenya atĩ nĩ ĩrabatara kũrĩmĩrwo, kana ona magatwĩka akuona mĩrimũ ĩrĩa ĩngĩkorwo mĩ mu mĩmera-inĩ ĩno yao, na nĩ matwĩkaga akũmenya nginya dawa iria magũtwĩka akũhũthĩra, nĩgetha mĩmera yao ĩthiĩ na mbere na gũkũra ĩna riri, kũgwo andũ aya nĩo makoragwo mahandĩte mĩmera ĩno, kuona atĩ ona rĩmwe nĩ ũkoraga atĩ makoragwo me arutwo , nĩ mathomeire maũndũ maya, kũgwo ona matwĩka agũka mũgũnda-inĩ ta ũyũ, nĩ matwĩkaga nginya akũrũnga mĩmera ĩrĩa mahandĩte, na magatwĩka akũmenya kĩndũ kĩrĩa mĩmera yao ĩrabatara nĩgetha ĩthiĩ na mbere na gũkũra , okorwo nĩ maaĩ ,kana ona bataraitha, kana ona okorwo nĩ thumu ĩrabatara gwĩkĩrwo, na nĩgetha ĩthiĩ na mbere na gũkũra na riri.

Kĩndũ kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha, ngwĩciria ũyũ nĩ mũrĩmi wa mũhĩa, harĩa nĩ atuĩkĩte wa gũka mũgũnda-inĩ wake na nĩaratuĩka wa kũrora mũhĩa wake ũratuĩka wa gũkũra kana ona nĩ okĩte nĩgetha atuĩke wa kwona mũgũnda wake ũrĩa ũrathiĩ na mbere na gũkũria irio ciake, kwona atĩ nĩ akoragwo atungatĩte mũgũnda wake nĩgetha ona mũhĩa ũcio ũtuĩke nĩ wakinya handũ haha ũkinyĩte, nĩ akoragwo arutĩire wĩra mũingĩ mũno kwona atĩ o mũhĩa ũcio wĩ mũnini nĩ ũtigagĩrĩra atĩ tĩri wake nĩ mũnoru na agatigĩrĩra atĩ kĩmera kĩu nĩ kĩa mbura nĩgetha mũgũnda wake kana ona nĩgetha mĩmera yake ndĩgatuĩke atĩ nĩ gũkuĩra kũu thĩ ĩta gũkũra, kwoguo ngwĩciria mũrĩmi ũyũ nĩ atuĩkĩte wa gũka mũgũnda wake na nĩ aratuĩka wa kwĩrorera ũrĩa mũhĩa wake ũrakũra na nĩgetha atuĩke wa kũmenya ona wũigana ũũ nĩ ũrabatara kũhũrwo dawa ndũgakorwo atĩ kwĩna tũtambi kana ona mĩmera yake ĩna mũrimo o wothe kũrĩa atĩ no atuĩke wa kũgũra dawa ĩrĩa ĩkũgirĩrĩria mũmera wake ndũgakue.

Ũhoro ũyũ wĩgie ũrĩmi harĩa nĩ tũrona atĩ mũtumia ũyũ nĩ anyitĩte mũhuko wa mbegũ cia kũhanda na nĩ kũhanda arahanda na njĩra ĩno aratũmĩra ona noyo ĩtũmagirwo kaingĩ nĩ andũ kwona atĩ andũ nĩmatũĩkaga agũthiĩ gũcigũra duka-inĩ nogatuĩka wa gũthiĩ nacio mũgũnda, kũrĩa ũkoragwo ũharĩrĩirie mũgũnda waku na indo ciothe iria ũrabatara na nĩgetha ũkorwo nĩ ũrahanda gĩkoragwo nĩ kĩmera gĩa kũhanda kũrĩa arĩmi othe ũkoraga nĩ kũhanda kũrahandwo na andũ matũmagĩra o njĩra ĩno harĩa makoragwo maharĩrĩirie mũgũnda na wĩra wa mũrĩmi nĩ gũthiĩ athiaga aklgũithagia o mbegũ handũ hayo, na nĩgetha atuĩka wa kũrĩkia nĩ atuĩkaga wa gũthiĩ agĩcihumbĩkaga ona korwo ena icembe kana ona homa, noguo nĩ akoragwo atĩ nĩ ahanda mbegũ ciake mũgũnda-inĩ wake na cigatuĩka cia gũkũra kwona no nginya acitungate na gũcihe kĩndũ ta maĩ okorwo gũtiraura kana ona ningĩ agatuĩka wa gũcihe bataraitha na gũcihe indo ta thumu na cituĩke indo cia gũkũra na riri.

Nĩtũrona atĩ haha mũrĩmi ũyũ nĩ atuĩkĩte wa gũthondeka handũ harĩa arĩtuĩkaga wa gwĩkĩra maĩ na nigetha ng'ombe ciake kana ona ng'ondu ici tũrona cigatuĩka ciagũka haha na nĩgetha cigatuĩka ciakũnyua maĩ hamwe na ningĩ nĩtũrona atĩ kũndũ gũkũ nĩ kũmũ. Rĩmwe nĩũkoraga atĩ mũrĩmi ta ũyũ nĩ atuĩkaga wa gũtaha maĩ o kũrĩa arĩtuĩka nĩarataha na agoka agaitĩrĩria haha na nĩgetha rĩrĩa ng'ondu ciake cirenda kũnyua maĩ cigoka handũ haha na cigatuĩka ciakũnyua maĩ kũona atĩ ona mũrĩmi nĩ atigagĩrĩra atĩ ona maĩ macio nĩmatheru na agtigĩrĩra atĩ nĩmekũigana ng'ondu ciake ciothe na nĩgetha cituĩke atĩ nĩ cikũnyotoka maĩ macio na cituĩke ciagũthiĩ na mbere na kũrĩa ona irio ciao. Kũoguo ngwĩciria mũrĩmi ũyũ nĩ atuĩkĩte atĩ nĩ arathondeka handũ haha na nĩgetha ona nyamũ ciake citikanage maĩ.

Haha nĩ tũrona atĩ andũ aya nĩ ũrĩmi mareka, kwona atĩ nĩ maharĩrĩirie nginya mũgũnda ũyũ wao mũnene, na nĩ tũrona atĩ nĩ matuĩkĩte a gũthondeka marima na marima-inĩ macio nĩ ho magũthuĩ makĩhandaga mĩmera ĩrĩa menayo, na ũguo nĩ tũrona atĩ nĩ mararuta nginya mĩhuko ĩrĩa mĩmera ĩkoragwo ĩkĩrĩtwo, na nĩgetha ona mathiĩ na gwatuĩka atĩ marima maya marathondeka nĩ maigana na ona nĩ mekĩra indo iria irabatarania hau nĩ magũthiĩ magĩcũthagĩrĩria mĩmera ĩno yao na matigĩrĩre atĩ nĩ maitĩrĩria maĩ na mahe nginya thumu na okorwo ona mũgũnda ũcio nĩ ũrabatara nginya kĩndũ ta bataraitha nĩ matigaĩrĩra atĩ nĩ mekĩra na nĩgetha mũmera ũrĩa maratuĩka atĩ nĩ marahanda ũtiĩke wa gũkũra na riri na nĩgetha ona mũrĩmi ta ũyũ nĩ atuĩkaga wa kũmenya okorwo mũgũnda ũyũ nĩ mwega kana ona tĩri ũcio nĩ okorwo nĩ mũnoru na nĩgetha mũmera wake ndũgatuĩke atĩ nĩ ũkũma.

Ũyũ nĩ ũhoro wĩgiĩ ũrĩmi na ũndũ ũyũ ũrĩa wĩkagwo rũrĩrĩ-inĩ ruitũ nĩ atĩ mũrĩmi nĩatuĩkaga atĩ nĩekũharĩrĩria mũgũnda wake, kũona atĩ mũndũ wĩna mũgũnda mũnene, nĩ atuĩkaga wa kũgayania o handũ o handũ na kĩndũ kĩrĩa agũtuĩka wa kũhanda kuona atĩ nĩũkoraga mũgũnda nĩ mũnene na mũrĩmi nĩatuĩkaga wa kũhanda mĩthemba yothe ya irio na nĩ harĩa atigagĩrĩra atĩ o mũmera o mũmera nĩ aratuĩka wa kũũtuga na nĩgetha ũtuĩke wa kũmũhe maciaro mega, kwoguo mũrĩmi nĩũkoraga atĩ nĩarathondeka handũ hake ha mwanya na agatuĩka wa gũtigĩrĩra atĩ handũ hau nĩegũitĩrĩria thumu na maĩ, na bataraitha ona ĩrĩa ĩrabatarania na nginya nĩatuĩkaga wa kũrora tĩri ũcio na nĩgetha atigĩrĩre atĩ tĩri wake nĩ mũnoru na atuĩka wa kũhanda nĩũgũkũria irio ciake wega.

Haha nĩtũrona atĩ hena andũ mena mĩtũngi yao na nĩ maĩ mokĩte gũtaha na nĩtũrona atĩ haha nĩ handũ makoragwo mahondekeirwo na nĩtaho gĩthima kĩao. Andũ aya nĩmokaga hamwe handũ ta haha magacemania magĩtaha maĩ na maĩ maya nĩmo mathiaga gũtũmĩra mĩciĩ-inĩ yao na nĩmatuĩkaga akũhũthĩra maĩ macio nĩgetha ũndũ ona nĩũkoraga ona andũ nĩmatuĩkaga nginya a kũhe nginya mahiũ mao marĩa makoragwo namo na ona handũ haha kaingĩ nĩ ũkoraga nĩmathondekerwo ũndũ ona mahiũ mao ona okorwo nĩmarenda gũka atĩ kũmahe maĩ, nĩmoka nginya okorwo nĩ ng'ombe kona ona ng'ondu, nĩmacirehaga haha nacigatuĩka ati nĩcikũnyua maĩ macio na andũ aya ona maĩ maya marataha nĩmatuĩkaga agũteithania, kuona atĩ maĩ maya makoragwo mathondekeirwo handũ gatagatĩ, harĩa o mũndũ o mũndũ nĩegũtuĩka wa gũkinyĩra na atĩ nĩegũtuĩka wa gũteithĩka namo.

Ũndũ ũrĩa ndĩreciria ndona ũndũ ũyũ, nĩ atĩ kũndũ gũkũ nĩ kũrĩmwo kũrarĩmwo, kuona atĩ ũyũ nĩ mũgũnda na nĩtũrona atĩ mũrĩmi ũyũ nĩ arageria kũrĩma indo nyingĩ citiganĩte kũona atĩ nĩarahanda nginya mbembe na nĩaratuĩka atĩ nĩarathi mũgũnda wake na agatuĩka wa kũũrora nĩgetha atigĩrĩre atĩ mĩmera yake nĩĩrakũra na riri na atĩ ndĩroma kana ona ningĩ nĩ atuĩkaga wa kũrora mĩrimũ ĩrĩa ĩtuĩkaga atĩ nĩ ĩrathiĩ gũtamba mũgũnda-inĩ wake na nĩgetha ona akorwo kwĩna mũrimũ o wothe, nĩ atuĩkaga wa kũwona tene na agatuĩka wa gũthi na kũgũra ndawa ĩrĩa agũtuĩka atĩ nĩ egwĩkĩra na nĩgetha irio ciake cituĩke atĩ nĩcigũkũra ciĩna riri, na ningĩ ona nĩathiaga kũrora na nĩgetha arore mũgũnda wake kana nĩ ũrabatara indo ta bataraitha kana ona kĩndũ ta thumu na nĩgetha atigĩrĩre atĩ mũgũnda wake nĩ aũtwarĩra indo icio, na nĩgetha mĩmera yake ĩthĩ nambere na gũkũra wega.

Ĩĩ no ndirikane rita rĩa mbere ndekire ũndũ ũyũ kuona atĩ andũ aya mena mĩgũnda kwao na atĩ andũ aya nĩ arĩmi na nĩ matuĩkaga akuonjorithia ũrĩmi. Harĩa matũmagĩra mĩgũnda yao na magatuĩka akũhanda indo citiganĩte na nĩ getha ciatuĩka nĩ cia gukũra magatuĩka atĩ nĩ magũcigetha na nginya magaciendia. Na njĩra-inĩ ĩyo nĩ matuĩkaga akuonabainda nene, na hu nĩ matuĩkaga mbeca icio nĩ cimateithagia o nginya ta gĩbamĩrĩ. Harĩa nĩ matuĩkaga akũhingia mabataro marĩa menamo, kana ona magatigĩrĩra bamĩrĩ ciao nĩ macitwarĩra indo ta irio. Na mabataro mao ta nginya kũrĩhĩra ciana ciao thukuru na kũrĩhĩra nginya andũ nginya thibitarĩ ciao. Koguo ũndũ ũyũ ũkjoragwo wĩ wa bata mũno na kaingĩ ũndũ ũrĩa mũndũ ageragĩra nĩ ũhoro wĩgiĩ mĩnoga. Kuona atĩ gũthi mũgũnda waku kũgetha indo ici na nĩ getha ũtuĩke wa gũcitwara ngina kũrĩa cibatiĩ gũtwarwo ona okorwo no thoko. No nginya ũkorwo na macini cia gũtwara kana ũkorwo nginya na ngari ĩrĩa ĩgũgũkuĩra indo ciaku kuma mũgũnda nginya thoko-inĩ yaku. Koguo no nginya ũbatare indo ta icio na mĩnoga ĩkoragwo ĩmĩingĩ kuona atĩ no nginya ũtigĩrĩre atĩ nĩ wagetha indo ciaku wega na cikinyĩre nginya mũgũri citagũthũka.

Nĩtũrona atĩ ũhoro ũyũ wĩgiĩ kũrĩithia ngũkũ na nĩgetha ũtuĩke atĩ nĩũrarĩithia ngũkũ ciĩ nyingĩ ũũ, nĩũbataraga ũmenyo mũingĩ mũno wĩgiĩ ũhoro na ũrĩmi wa mahiũ, kũona atĩ no nginya ũkorwo ũkĩmenya nginya irio iria cirĩagwo nĩ ngũkũ kuona atĩ ngũkũ nĩ cikoragwo okorwo nĩ nini, nĩ cikoragwo na irio ciake, na ngũkũ ciĩnene , ciothe citirĩga irio imwe, kaingĩ nĩ ũkoraga atĩ nĩcirarĩa irio citiganĩte, kũoguo nĩgetha atĩ ũtuĩke atĩ nĩ ũrarĩithia, no nginya atĩ ũtigĩrĩre atĩ nĩũtuĩkĩte wa gũthondeka kĩũmba kĩnene kĩrĩa gĩkũiganĩra ngũkũ ciaku ciothe na nĩgetha citigatuĩke atĩ nĩcirahihinyana mũno, kuona ati no nginya ũtigĩrĩre atĩ nĩũracihe maĩ na maĩ macio no nginya ũtigĩrĩre atĩ matuĩka makũhũthĩrwo, nĩũracenjania na ũgatuĩka wa gũciĩkĩrĩra maĩ mangĩ matheru, koguo nĩũbataraga ũgĩ na ũmenyo mũingĩ, nĩgetha ndũgatuĩke atĩ ngũkũ ciaku nĩ cikũnyita mĩrimũ ĩtiganĩte, kana ona citũĩke atĩ nĩ cikũrwara na cituĩke ciagũkua.

Kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha nĩ tũrona atĩ ũyũ nĩ mũrĩmi na nĩ aratuĩka atĩ nĩ arathondeka maĩ mũgũnda-inĩ wake na nĩgetha maĩ macio matuĩke ma gũteithia mũmera ĩrĩa arahanda, na hau nĩ atuĩkaga wa gũtigĩrĩra atĩ maĩ macio nĩ maraikara mĩtaro-inĩ ĩyo ũrĩa magĩrĩirwo matigatuĩke maratuĩka mathiĩ kĩndũ kũngĩ kũrĩa matarabatarania, kwoguo nĩ ũkũraga atĩ mũrĩmi ta ũyũ nĩ athiaga mũgũnda-inĩ wake kaingĩ nĩgetha atuĩke wa kũrora mũgũnda wake na kaingĩ mũno nĩgetha atigĩrĩire atĩ maĩ maya amathondekeire njĩra matigatuĩke atĩ nĩ matua njĩra na mathiĩ kũndũ kũngĩ kũrĩa matagĩrĩirwo nĩ gũthiĩ, kwoguo nĩ atigagĩrĩra atĩ nginya mũgũnda wake atĩ indo iria arahanda nĩ cirakũra nĩgetha onakorwo gũtirĩ na kĩndũ ta thumu atigĩrĩire nĩ arahe mũgũnda wake thumu nĩgetha tĩri wake ũnore na mĩmera yake ĩtuĩke nĩ gũkũra wega na riri.

Kĩndũ kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere nĩ tũrona atĩ haha nĩ thoko-inĩ, nĩ nja na ti handũ atĩ nĩ hakuhĩ na mũgũnda, na nĩ tũrona atĩ kwĩna mũtumia ũrĩa ũratuĩka atĩ nĩ arenderi andũ indo cia mũgũnda, tondũ nĩ tũrona ĩmwe ya indo icio nĩ makondo, na kaingĩ nĩ ũkoraga mũndũ ta ũyũ kaingĩ nĩ mũrĩmi ũrĩa wanjĩtie gũtuga indo ciake kuma o mũgũnda-inĩ gwake mũciĩ na agatuĩka wa gũtigĩrĩra atĩ mĩmera ĩrĩa arahanda nĩ rakũra na riri na nĩgetha ĩtuĩke ya kũmũhe maciaro mega harĩa hatuĩkaga atĩ nĩ ararthiĩ na indo ciake thoko-inĩ, na agautuĩka atĩ nĩ arenderia andũ, agũria ake, harĩa mũndũ nĩ athiaga na agatuĩka wagũthogorana nake na mũrĩmi ta ũyũ nĩ atuĩkaga wa kũinũka na mbeca gwake mũciĩ harĩa rĩmwe nĩ atuĩkaga wa kwona baita na atuĩka wa kũruta wĩra wake ũguo nĩ atuĩkaga wa gũcokia irio ta icio mũgũnda rĩngĩ na cigatuĩka cia gũkũra.

Haha nĩ tũrona atĩ mũndũ ũyũ ena mbombo mũgongo-inĩ wake na nĩ tũrona atĩ nĩ kũhũra arahũra dawa ĩrĩa enayo mũgũnda-inĩ ũyũ, na kaingĩ nĩ ũkoraga atĩ ũndũ ũyũ nĩ ũkoragwo wĩ wa bata mũno tondũ nĩ ũkũroga kwĩna nyamũ iria irabatarania kũndũ, indo nginya tũtambi tũrĩa tũkoragwo gũkũ thĩ na rĩmwe mũndũ nĩ atuĩkaga wa gwĩta mũndũ ta ũyũ agatuĩka wa gũkũhũrĩra dawa na nĩgetha ona korwo nĩ nyenje cikoragwo kũndũ ta gũkũ cigatuĩka cia thira na gũkua na nĩ twonaga mũndũ ũyũ nĩ akoragwo ekĩrĩte nguo nyingĩ mũno, na nĩgetha dawa ĩyo ĩtuĩkaga ya kũhũthĩrwo ndĩgatuĩke ya kũmũkinyĩra ye ta ngothi-inĩ yake kwoguo nĩ atigagĩrĩra atĩ mũndũ ta ũyũ agĩũka gũkũrutĩra wĩra nĩ athomeire ũndũ ta ũyũ na ena ũmenyo mũingĩ na nĩgetha ũtuĩke wa gũkũrutĩra wĩra mũtheru.

Ũhoro ũyũ nĩ tũrona wĩgiĩ ũrĩmi wa mahiũ, na kaingĩ andũ agũkũ rũrĩrĩ-inĩ rwitũ nĩ matũmagĩra njĩra citiganĩte gũcirĩithia. Kwona atĩ nĩ gũkoragwo andũ arĩa matuaga atĩ o nĩo matwaraga nyamũ ciao mũgũnda, kana ona magatuĩka a gũciceria, cigathi cikĩyethagĩra handũ cikuona nyeki ĩrĩa cikũrĩa, na kaingĩ nĩ ũkoraga arĩmi tacio nĩ matuĩkaga a gũcihingũrĩra onakorwo nĩ kĩroko, na magatuĩka a gũciceria nginya mũthenya mũgima, na agatuĩka a gũcicokia mathaa ma hwainĩ, kũrĩa akoragwo acithondekeire kũrĩa cingĩraga na cigakoma, noguo nĩguo ekaga o mũthenya o mũthenya. Na nĩ gũkoragwo na arĩmi angĩ, kwona atĩ o njĩra yao ĩrĩa matũmagĩra, nĩ yagũtigĩrĩra atĩ o nĩo marathiĩ mĩgũnda-inĩ yao, na magatuĩka a kũrehera mahiũ mao irio, koguo hau nĩtuonaga nĩ makoragwo mathondekeire ng'ombe ciao, kana ona mahiũ mao kiugũ, harĩa cirĩikaraga, na haria ona makoragwo macithondekeire magaciĩkĩrĩra nginya kĩndũ ta mabati, na nĩgetha mahiũ mao matigatuĩke atĩ nĩ cikurĩrwo. Koguo makoragwo macithondekeire kiugũ, harĩa nĩ nyũmba yao, na hau nĩho cituĩkaga cia gũikara, citagũtinda cigĩthiĩ gũceracerio nja.

Nĩ tũrona atĩ maya nĩ matumbĩ na matumbĩ maya monekaga kwĩ mũrĩmi ũrĩa ũrarĩithia kĩndũ ta ngũkũ, harĩa kaingĩ nĩ tũrona atĩ mũndũ ũyũ nĩ anyitĩte matumbĩ maingĩ, kwona atĩ nĩ akoragwo aigĩte ngũkũ nyingĩ na nĩ aratuĩka wa gũcirĩithia gwaka na nĩgetha ũtuĩka atĩ nĩ ũrarĩithia ngũkũ nĩ ũkoragwo ũcithondekeire handũ hacio kĩũmba, harĩa ũrĩtuĩkaga wa gũcitwarĩra kĩndũ ta irio na maĩ, nawe ta mũrĩmi nĩ ũtigagĩrĩra atĩ nĩ cira rĩa wega na atĩ nĩ ciranyua maĩ na nĩgetha cituĩke atĩ nĩ cigũkũhe kĩndũ ta matumbĩ kwona atĩ matumbĩ maya nĩ makoragwo na mabata maingĩ mũno, atĩ we ta mũrĩmi no ũtuĩke atĩ we ta mũrĩmi no ũtuĩke wa kũmendia kana ningĩ ona no uge nĩ magũkomerwo nĩgetha matuĩke ma kũruta tũcui, harĩa tũcui tũu nĩ tũtuĩkaga twa gũkũra na tũgakũhe ngũkũ ingĩ nyingĩ kwoguo nĩ citeithagia mũrĩmi kwonjorithia ũrĩmi wake na agathiĩ na mbere na kũrĩma.

Nĩ tũrona atĩ ũyũ nĩ mũrĩmi kwona atĩ nĩ anyitĩte nyeni na nĩ tũrona nyeni ciake nĩ thaka mũno na nĩ nene na ngwĩciria mũrĩmi ta ũyũ nĩ aratuĩka atĩ nĩ arathondeka mũgũnda wake na agatuĩka wa kũũharĩria wega na nĩgetha atuĩke atĩ nĩ araruta nyeni thaka ũũ na nyeni nene nĩ atigagĩrĩra atĩ mũgũnda wake, tĩri wake nĩ mũnoru na agatigĩrĩra atĩ nĩ arahe nginya thumu tĩri-inĩ ũcio wake na agatigĩrĩra atĩ nĩ ararora tĩri wake ndũgakorwo atĩ wĩna tũtambi kwona atĩ rĩrĩa ũratuĩka wa kũhanda nyeni ta ici wethaga mbegũ, ũthiaga ũkagũra duka-inĩ no ũgoka ũgatuĩka wa gũcihanda kwoguo okorwo mũgũnda waku wĩna tũtambi nĩ tũtuĩkaga twa kũrĩa mũmera waku na mũmera ũgatuĩka atĩ nĩ ũrakuĩra thĩ kana ona ndũgũkũra, kwoguo nĩ ũtigagĩrĩra nĩ ũrahe mĩmera yaku maĩ nĩgetha ndĩgatuĩke ya kũma na watuĩka atĩ ũratuĩka wa wa kũrũmĩrĩra maũndũ macio mothe nyeni ciaku nĩ cituĩkaga cia gũkũra na riri na cigakũra ciĩ thaka mũno na ona no wanjie kwenderia andũ aitũra kana ona andũ a nja.

Tekinoronjĩ nĩrathiĩ na mbere gũkũra mũno rũrĩrĩ-inĩ rũrũ rwĩtũ, kuona atĩ ona thikũ ici ona mathomo maingĩ, arutwo ona kana ciana nĩciratuĩka ciagũthomithio na mĩtambo ya tekinoronjĩ, harĩa atĩ to nginya mwarimũ atinde akĩandĩka o kĩndũ o kĩndũ akĩmathomithia, koguo thikũ ici nĩmatuĩkaga atĩ nĩmaratũmĩra ĩo ya tekinoronjĩ kuona atĩ o indo irĩa ũrabatara mũno, nĩ atĩ kũndũ kũrĩa wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo intaneti nĩĩtuĩkaga ya kũnyita wega, koguo ũgĩtũmĩra mĩtambo ĩyo ndĩtuĩkaga ya gũgũthumbũra, ningĩ ona nĩtũrona atĩ thikũ ici ngina ũhoro wĩgiĩ ũrĩmi, macini irĩa irahũthĩrwo ũrĩmi-nĩ, nĩciratũmĩka mũno ciĩ ta cia tekinoronjĩ kũona tĩ ona nĩcirathondekwo ũrĩa cingĩtuĩka nĩcirahe irio ciaku maĩ na cigatigĩrĩra atĩ ona akorwo gũtirĩ na riũa, atĩ mĩmera yaku nĩgũtuĩka ya kuona riũa, no okorwo gũtiraura nĩcitigagĩrĩra atĩ mĩmera yaku nĩ ya heyo maĩ. Na ningĩ ona nĩtũrona nginya ũhoro wĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ, mathibitarĩ maingĩ nĩmaratũmĩra nginya tekinoronjĩ, kuona atĩ ona macini icio iratũmĩrwo kũu cikoragwo ciũmbĩtwo nĩ andũ na cigatuĩka ciakũhũthĩrwo cikĩrutaga wĩra.

Nĩtũrona atĩ ũhoro ũyũ wĩgiĩ ũrĩmi na nĩtũrona atĩ mũndũ ũyũ nĩatuĩkĩte wa kũhanda mũgũnda-inĩ wake harĩa atuĩkĩte wa kũhanda mũmera ũyũ ũramera na nĩ ũrona ũhana tarĩ mboco na ũndũ ũyũ ũkoragwo wĩ wabata mũno rũrĩ-inĩ ruitũ kuona mũrĩmi ta ũyũ ndangiaga irio gwake nyũmba kuona atĩ no kũgetha akagetha ciatuĩka ciagũkũra. Nĩagethaga na agatuĩka wa kũmenya ũrĩa agũtuĩka wa kũhũthĩra mĩmera yake, kuona atĩ irio ta icio arĩkia kũgetha nĩ agũtwara gwake nyũmba na nĩegũtwĩka, bamĩrĩ yake nĩ ĩgũtwĩka ya kũrĩa ĩtagũtinda ĩkĩgũra irio ta ici na ningĩ mũrĩmi ta ũyũ angĩtua atĩ nĩkwendia ekwendia, nĩ agũtwĩka wa gũthogorana na agũri matiganĩte, na akamenderia na hau nĩatwĩka atĩ nĩekuna bainda yake, na agatuĩka atĩ mbeca ta icio atĩ nĩekũhanda rĩngĩ na nĩegũtwĩka wa gũthi na agũre mbegũ cia kũhanda na atwĩke wa gũcokia mũgũnda-inĩ wake kũoguo nĩ ekũhana tarĩ wĩra araruta ona kana biacara harĩa arĩtuĩkaga atĩ nĩarĩendagĩria andũ na andũ magatuĩka agũka nginya kũgũra gwake mũgũnda.

Ngwĩciria andũ aya nĩ arĩmi no ũndũ wambere ũrĩa ũroka meciria-ini makwa ndona ũndũ ta ũyũ, nĩndĩrona atĩ nĩmarageria kuonania ũrĩmi wao ũrĩa maratwĩka atĩ nĩmararuta kwao na nĩtũrona atĩ nĩmaratwĩka a kũrĩma matunda maya na nĩtũrona atĩ matunda maya mao nĩ mathaka mũno kuona atĩ nĩmatwĩkaga a gũtuga mĩmera ĩno yao wega na nĩgetha ĩtuĩke atĩ nĩ ĩramahe matunda manene na mathaka, matunda mena riri, kuona atĩ rĩu andũ ta aya matunda maya nĩ matwĩkaga ona ma kũmendia kũrĩa nĩmakoragwo na andũ arĩa mokaga magathogorana nao na makenderia andũ marĩ maingĩ hamwe na mũrĩmi ta ũyũ nĩ atwĩkaga wa kuona bainda yake na agatwĩka wagũthiĩ na mbere kuonjorithia ũrĩmi kuona atĩ nĩegũtwĩka wa gũcokia mĩmera teno mũgũnda-inĩ wake kĩmera gĩkĩerũ na atwĩke wa kũrĩma matunda maya mũgũnda-inĩ wake.

Nĩtũrona atĩ andũ aya nĩ marageria kũhetũkĩria mĩberethi mũgũnda-inĩ wao na nĩgetha matigĩrĩre atĩ mĩmera ĩrĩa marahanda kana ĩrĩa ĩrakũra mĩgũnda-inĩ yao atĩ nĩ ĩrakũra ĩna riri na nĩĩratuĩka ya kuona maĩ. Na nĩgetha ũtwĩke nĩ ũraruta mũndũ ũrĩmi na ũrĩa atĩ magũtigĩrĩra atĩ mũgũnda ũcio atĩ nĩũrabatara o kĩndũ o gĩothe ta maĩ, na nĩũratuĩka wa kuona maĩ, no nginya ũkorwo na ũmenyo na ũgĩ mũingĩ mũno wĩgiĩ ũhoro ũyũ tondũ nĩ tũrona atĩ no nginya akorwo kĩmera ti kĩambura, no nginya atĩ ũtigĩrĩre atĩ kwĩna maĩ marĩa maragerera mũgũnda-inĩ na nĩgetha mĩmera yaku ũtwĩke wa kũmĩitĩrĩria maĩ ndĩgatuĩke ya kũma ĩkũre na riri, kũoguo no nginya ũtigĩrĩre atĩ mũndũ ũrĩa ũrathomithia nĩ aranyita ũndũ ũcio kuma ikinya nginya ikinya rĩngĩ na nĩgetha onake agĩtuĩka wagũthiĩ kũruta ũhoro wĩgiĩ ũrĩmi nĩ agũtwĩka wa kũrũmĩrĩra mũtaratara waku wega na nĩgetha onake atuĩke wa gũkũria indo njega ina riri.

Ĩĩ nĩ hakoragwo na bata mũno gũĩka ũndũ ũyũ, nĩ tũrona andũ aya nĩmokĩte hamwe, na ngciria nĩ mĩtĩ marageria kũhanda, itũra-inĩ rĩao kana ona kũrĩa maikaraga. Na ngũĩciria andũ aya nĩ abata mũno rũrĩrĩ-inĩ rwao, kwona atĩ noũkore nĩ atongoria, harĩa matuĩkaga atĩ nĩo maraikara ta kĩonereria kwĩ andũ arĩa mamacagũrire, kwona atĩ nĩgetha rĩrĩa atuĩke wakwĩra andũ mahande mĩtĩ nĩ agũtũĩka atĩ andũ nĩmegũtuũka akũrũmĩrĩra maũndũ marĩa areka, kwona atĩ nĩ ũkoraga andũ nĩmathiaga na magatuĩka nĩ akũhanda mĩtĩ itũra-inĩ rĩao. Na rĩrĩa andũ mokaga hamwe, nĩmatuĩkaga agũthomithio bata wa mĩtĩ taĩyo, ĩngĩhandwo itũra-inĩ riao, no ũrĩa mĩtĩ ĩyo yakũra ĩgũtuĩka ya kũmateithia, na ningĩ ona nĩmateithagio nĩgetha merwo ũrĩa megũtuĩka agũtigĩrĩra atĩ mĩtĩ ĩyo mahanda nĩyatuĩka ya gũkũra na riri, kwona atĩ yatuĩka ya gũkũra, noyo ĩtuĩkaga ya gũteithia andũ a itũra rĩu.

Kĩndũ kĩrĩa kĩrangenia mũno haha, nĩtũrona atĩ andũ aya nĩmarageria kũrĩma mũno, kuona atĩ nĩtũrona gũkũ kwao nĩmarageria kũrĩma indo citiganĩte, na mũgũnda ũyũ wao nĩ mũnene. Na, nĩtũrona atĩ kinya irio ici mahandĩte mũgũnda-inĩ wao, ciĩna riri na nĩ thaka mũno. Na ngwĩciria mũndũ ũyũ nĩgetha atuĩke atĩ indo iria ahandĩte nĩcikinyĩte handũ ta haha, nĩakoragwo arutĩire wĩra mũingĩ mũno, kuma na nginya tĩri ũrĩa arahandĩra, na nginya gũtigĩrĩra atĩ mĩmera ĩyo yake nĩyabatara, kana ona nĩahingia mabataro mayo ta kĩndũ ta kũmĩhe maĩ, kana ona bataraitha na thumu na nĩgetha nginya atigĩrĩre atĩ mĩmera yake nĩĩgũkũra ĩna riri, na atĩ ndĩkũnyitũo kinya nĩ mĩrimũ ingĩ ĩnyitaga mĩmera, kuoguo nĩĩgũtuĩka ya gũkũra wega. Na, nĩtũrona ona kwĩna andũ maroka kwĩrorera mĩmera ĩno yao, na rĩngĩ rĩmwe nĩũkoraga atĩ andũ ata aya nĩmateithagia mũrĩmi ta ũyũ nĩgetha atuĩke wa kũmenya kinya mĩrimũ ĩrĩa ĩ mũngũnda-inĩ wake, na okorwo kwĩna mũrimũ o wothe, andũ ta aya moĩ moĩ ũhoro mũno wĩgiĩ ũrĩmi, nĩmatuĩkaga a gũteithia wee ta mũrĩmi, ndawa ĩrĩa ũkũhũthĩra, kana ona indo iria ũkũhũthira nĩgetha mĩmera yaku ĩkorwo na riri mwega.

Ndona ũndũ ũyũ, kĩndũ kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa, nĩ atĩ andũ aya nĩ makoragwo mena ũgĩ mũingĩ mũno wĩgiĩ ũhoro na ũrĩmi, kwona atĩ nĩ mokaga nginya gũthomithia arĩmi, ndawa iria matagĩrĩirwo nĩ kũhũthĩra irio-inĩ ciao, kana rĩrĩa ona makora mĩrimũ, nĩ gũkoragwo na ndawa iria magĩrĩirwo nĩ gũkorwo atĩ matiratũmĩra, kwona atĩ rĩmwe nĩ ũkoraga ndawa icio nĩ cikaraga mũmera-inĩ waku mũno, na cigatuĩka atĩ rĩmwe watuĩka nĩ wakinya hakũgetha, ndawa ĩyo no ĩthiaga nambere, na rĩrĩa mũraruga irio taicio na mũkarĩa, rĩmwe cituĩkaga cia gũthũkĩra andũ mĩĩrĩ-inĩ yao. Koguo andũ aya nĩ makoragwo na ũgĩ mũingĩ mũno, kwona atĩ nĩ mabundithagia mũrĩmi ũrĩa agĩrĩirwo nĩ gũtigĩrĩra atĩ mĩmera yake nĩ yakũra na riri, na ndawa iria agĩrĩirwo nĩ kũhũthĩra, na indo iria angĩkĩra nginya irio-inĩ ciake nĩgetha cituĩke cia gũkũra na riri, na cituĩke nginya nĩ cigũteithia mũndũ ta mũrĩmi, hangĩkinya handũ atĩ nĩ agetha nyingĩ mũno na nĩ arenda nginya gũthiĩ gũciendia. Koguo aya nĩ mateithagia mũrĩmi atuĩke nĩ araruta irio thaka, na irio njega.

ChatGPT nĩ ĩtuĩkĩte atĩ nĩ ĩrateithia rĩmwe ũhoro na gĩthomo, kwona atĩ nĩ ĩkoragwo yũĩ maũndũ maingĩ mũno, na rĩmwe nĩ ũkoraga atĩ mũrutwo nĩ amĩhũthagĩra rĩrĩa ataramenya ũhoro wĩgiĩ kĩndũ, kana onakorwo harĩ ũndũ mathomithirio na ndanatuĩka wa kũnyita, nĩ atuĩkaga wa kũhũthĩra kĩndũ gĩkĩ, harĩa nĩ atuĩkaga wa kũmĩũria cioria o iria arenda, na nĩ ĩtuĩkaga ya gũgũcokeria na ũma mũingĩ, na ĩgagũtarĩria wega ũrĩa ũkũhota kũnyita ũrĩa ũhoro ũcio ũratarĩrio, na hau wee wĩtamũrutwo, nĩ ũtuĩkaga wa nginya kũmenya maũndũ ũtaramenyaga, kwona atĩ nĩ ĩtuĩkaga ya gũkũhĩgia maũndũ maingĩ mũno. Na no ĩkorwo na mathĩna mayo kwona atĩ nĩ ĩgũtaragia nginya mũrutwo, kwona atĩ nĩgũkoragwo andũ matuĩkaga atĩ nĩ mararuta wĩra onaĩno, na nĩ ĩtuĩkaga ya kũgũtaria mũrutwo mũno.

Tekinoronjĩ nĩteithĩtie mũno, harĩ mĩtaratara ya kũhoya mĩeke ya mathomo mathukuru-inĩ ma githomo kia iguru, kuona atĩ thiku ici tongiya ũthie wĩtware mathukuru-inĩ macio, kĩndũ kĩria ũbataraga gwĩka no ũkorwo na mĩtambo ya tekinoronjĩ ĩrĩa ũkũhũthĩra ũrĩ o gwaku nyũmba kana wĩ kwanyu mũcii na kĩndũ kĩrĩa ũrabatara mũno ikorogwo ĩ intaneti kũona atĩ kũrĩa ũkoragwo nonginya gũkorwo na intaneti njega na ĩkũnyita wega nĩgetha ũkorwo na mĩtambo ya tekinoronjĩ na nĩgetha ũtũĩke atĩ tonginya wĩtware thukuru-inĩ ũcio mũnene atĩ no ũtũĩke wa gwĩkĩra maũndũ maku ũrĩ o nyũmba na kĩndũ kĩrĩa ũrabatara no maratathi maria mokoragwo mwĩrĩtwo ũrabatara na macio nomo ũkuaga ũgatwĩka wa kũmaihũrĩa kũrĩa ũrabatarwo kũihũria na nĩgetha atĩ ona mũtambo ũcio waku wa tekinoronjĩ noho ũkamenya atĩ nĩwamũkĩrwo thukuru-inĩ ũcio mwerũ.

YouTube nĩ ĩtuĩkĩte ya gũteithia mũno arutwo, mathomo-inĩ mao gũkũ Kenya, kwona atĩ thikũ ici nĩ ĩkoragwo ngĩnya na mathomo. Nĩ gũkoragwo atĩ na maũndũ marĩa makoragwo wee ta mũrutwo ũtaranyita, na nĩũtuĩkaga wa gũthi, na nĩ ũtuĩkaga wa gũthiĩ na ũkoria kũndũ tagũkũ, na nĩ ũkoraga gũkoragwo na mũrutani ũkoragwo wĩyoete mbica, harĩa akoragwo agĩtarĩrĩa ũndũ ũcio. Koguo wee ta mũrutwo nĩ ũtuĩkaga wa gũthiĩ nambere na gũthoma na ũrĩa aragũtarĩria, na ũgatuĩka wa kũmenya ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ gũĩka maũndũ maku, kana ona kĩndũ kĩũ ũtekũnyitĩte, nĩ ũtuĩkaga wa gũgĩthiĩ na gũgĩthomera hau, nogatuĩka wa kũmenya ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ gũgĩka. Noguo nĩ ĩteithĩtie mũno gĩthomo gũkũ Kenya, kwona atĩ nĩ mathiaga na makamenya kĩndũ kĩrĩa mataramenya, na magatuĩka a gũgĩthoma, na kũmenya maũndũ merũ.